Ole kilipondo chepkondok keboisien M-pesa kisibi oratinwek cheu nii ,netaa iwendi apitab en M-pesa ko elejil koborun kole iyokte chepkondok eletiny yoton koborun kole indee nambait nemoche iyokji chepkondochoton ak iyonji ko eleyonji koborun kole imoe iyokte chepkondok chetiana ijil ingunon Kineton chepkondok chemoe iyokte yekeiyonjin koborun kainetab chito netokjini chepkondochoton ingo chito nenoto ii one kokotko chito neter ijilee oeng sikowek chepkondok angot kokagejilil nambarit agenge.

Katoltolik chekibaisien ko chebo kaa kiyumoten ngunon tang'asinik chebo tuga chokoko ruryo koek mbolea chekororon, anan ko soroek chebo nego akeip keminsen en imbarnemanon keba tuket keal katoltolik che kikechopeng kampunishek akenyekeminsen. Olekitektoi kisirek ko kimuchei keteren kora oratunwek chebo gaa kou kerom nguno orek kemaa akepisoten minutik chekonam kisirek sokorkosto. Ko akotoretage negiistaen kisirek ko kibendi tuket akeal kerichek akinyekebiten.

Elekiripto okwoindab ng'ung'unyek en imbarengung temindet i, ko netaa iker ilee keter ngungunyek amoib robta anan moib beek ng'amun ing'oib beek koibtoito toldolindo akometo imbaret kong'emng'em, nebo oeng i ko nibuten minutik anan ikesen minutik alaktukul komokibele mokibele siratik kobaten itubchini ngweny asikotoldol imbar, ak nebo somok i ko en kila indimine minutik temindet iker ile ketoldol imbaret, iker ile keibu katoldolik cheomeke ak imbarengung.

Ngetoltol imbaaret konyorchinkei temindet kesutik chechang anan tesaksei kesutik. Ne tai, ko sikotesak minutik konyorchinkei minutik tuguk tugul chemakchinkei eng yamet. Nebo aeng, ko mami kiy ne rarchin minutik choto.

Mayainik kobo kamanut eng sobetab kila betut. Ne tai, ko mayainik kimuche keam koek ingwek, nebo aeng, kimuche kialda mayainik ak kenyorchikei chepkondok sikor eng yoyo kokanyor temindet chepkondok cheimuche kopoishe eng kila betut ako kanapta eng sobonyi. Nebo somok, ko maainik kimuche kikochin ingokiet kokeny anan ipkekeny eng sitimet akoi kopir arek chekepoe akoi koechekitu koek ingokenik, ko karon kolok kora mayainik alak ak ketestai kepoishen kounoniton.

Kiranyor katoltoleiwek chepo lembekta kiranyoru katoltoleiwek chetinye koiik chechang KO magat kekachi kertamkony chopik chotok chepo katoltoleiwek

Silang'et komiten kokwotinwek cheterter kou en kokwenyun keboinshen en oratinwek chechang , neta keromu beek chekiboishen kinoki kiakik kou tukaa, nekoo ak sikiroik, eeh kimuche kora keboishen beek cheyobu silanget kibisen ing'wek anan kibisen minutik en kasartab kemeut, eeh nebo somok kimuje keboishen beek ab silang'et en koo, kimuche keboishen kiunen tukuk i, kechoben amitwokik ak kiunen kot, eeh nebo ang'wan kimuche kora keboishen beek ab silang'et kemweten karisiek i ak bikibikishek, eeh nebo mut i kimuje kora keboishen beek ab silang'et kechulen beek chekiboishen anan kechulen kerichek chekiunsen, sikepitishen kebiten minutik olon kanam miondo anan ko isirek.